Kae aneno mana green house to green house ni olose kod jwala maber mageng'o tuoche manyalo mako cham ma opidhe iye kata olembe mopidhe iye, kendo en kod jwala maber mageng'o nyaka koth, kodh pee manyalo ketho cham mopidh e iye. En jwala minyiewo pesa manyiso ni en kpod nengo kendo ka olose kamae to en kod liet maber makonyo cham ma opidh e iye. To en kod nengo nikech igeree kod pesa to jolony ema gere to jolony go ichulo. Jwala ni bende inyiewo pesa, manyiso ni en kod nengo e aluora.